ĨĨ matunda maya me gĩcigo-inĩ gĩtũ mũno, tũmarĩaga o ũguo wathii thoko wagũra no gũthambia ũthambagia no ũkamarĩa, kaingĩ andũ magũraga tondũ mũndũ wĩna mwĩrĩ mũnene nĩmateithagia mũndũ kũhĩnja, tondũ nĩmateithagia na gũcina maguta marĩa me mwĩrĩ, ona rĩmwe he andũ marĩaga nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria na ngothi ya mũndũ, nĩgetha mwĩrĩ ũkorwo na riri mwega na ngothi yaku ndĩgakĩũme mũno, ona rĩmwe andũ nĩmamarĩaga nĩ ũndũ wa gũteithia ũhoro na maitho, ũngĩrĩa matunda maya mũno, nĩmateithagia maitho maku matigakorwo na thĩna na ndũgũtinda ũgĩthiĩ thibitarĩ kũrorwo kana nĩũgwĩkĩra macicio, kana ndũgwĩkĩra. Koguo mena mabataro mao maingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩũtũmĩkaga hĩndĩ ya gĩthurano, nĩũteithagia nĩgetha , mũndũ ũthire athurana, ndagakĩhote gũcoka rĩngĩ athurane rĩa keerĩ nĩũcio nĩuteithagia andũ mahote kũgĩa na mũtongoria wao o ũrĩa ũmwe, norĩa ũcagũrĩtwo nĩ andũ aingĩ, norĩa andũ marenda, gũtarĩ na thĩna wa atĩ hena andũ marahũthĩrire njĩra citabatiĩ nĩgetha mũndũ wao nĩgetha ahote kũrũgama. Koguo rĩu ũgĩtũmĩra gwĩkĩra ciara irore nĩgetha cikĩoyo na macini, nĩgetha kũhote gũkorwo na mũtongoria ũrĩa andũ aingĩ marenda, na nĩ ũtaeithagia nĩgetha gũtigagĩkorwo na bara bũrũri-inĩ kana andũ makĩanjie kũũragana.

Ĩĩ nondirikane mũthenya wa mbere ndekire ũndũ ũyũ. Ndarĩ mwaka wa mbere, unibacĩtĩ ya Dedan Kĩmathi ĩrĩa ĩ Nyĩrĩ, nĩndaremetwo nĩ kuona mbia ciakwa na ndionaga mbia ndarora thimũ-inĩ yakwa, ngĩgeria kũmetha na thimũ, no ngĩrwo undũ urĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gũkinya nginya ofici-inĩ ciao, nĩgetha hote gũteithĩka, na ngĩrwo maratathi marĩa ngũkua na ngĩthii namo mothe, ngithii kĩroko tene na nindahotire guteithĩka mathaa ma hwainĩ, kwarĩ na raini nene mũno tondũ andũ ni aingĩ arĩa matateithĩkĩte, koguo wakinya kũu, mũkoraga mũrĩ andũ aingĩ na no nginya o mũndũ o mũndũ ateithio na no nginya mũgĩbange raini, koguo mũthenya ũcio ndathire kĩroko ngĩkinya thinacara, tũgĩbanga raini no nĩndakĩhotire guteithĩka mathaa ma hwaĩ-inĩ.

Nĩndĩithagia mĩthemba ĩtiganĩte ya ngũkũ gwakwa, nĩngoragwo na ngũkũ cia matumbĩ, icio nĩcio cindeithagia na kũhe matumbĩ, na matumbĩ macio nĩhotaga kwenderia andũ, na andũ a itũũra nĩmokaga na magakũngũrĩra na ngahota kũmenderia na mbei citiganĩte, ona nĩngoragwo ningĩ na ngũkũ cia nyama, icio nacio nĩ ciaa nyama, nĩcihotaga kũhe nyama na nĩhotaga kwenderia andũ a itũra onacio, kana mũndũ agagĩũka akagũra o ĩ ng'ima agathiĩ o gũthĩnjĩra gwake. Nĩngoragwo na ningĩ na ngũkũ cia kĩenyenji, nacio icio nĩciheaga o matumbĩ matiganĩte na mena ngũrani na marĩa ma ngũkũ irĩa ingĩ, na macio namo nĩhotaga kwendia na mbei ya igũrũ na ngenderia andũ na andũ nĩmakĩmagũraga, na kana rĩmwe ngakĩmaiga nĩgetha ngĩhote kuona tũcui kuma ho. Ona nĩngoragwo ningĩ na njogoo, njogoo nacio nĩndĩithagia gwakwa, na andũ nĩmagĩũkaga kũgũra kana ngakĩenderia andũ na makahota gũthi gũthĩnja hĩndĩ ya thigũkũ kana ona thikũ iria ingĩ.

Mũndũ mũgeni akĩenda kwĩyandĩkithia kũhĩtũkĩra rũrenda rwa E-Citizen arabatara indo ta gĩbandĩ gĩake kĩrĩa ahetwo nĩ thirikari, ona ningĩ agĩrĩirwo nĩgũkorwo na email nĩgetha ahote kuona maũndũ make ũrĩa marathĩĩ, ona ningĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ gukorwo na namba yake ya thimũ ĩrĩa yandĩkithĩtio na gĩbandĩ gĩake na ĩrĩa ĩgũthoma rĩtwa rĩake nĩgetha ona angĩtua gwethwo no onekane na raithĩ. Ona rĩmwe nĩ ũrabatara gukorwo na maratathi maku ma gũciarwo ũkorwo nowage kĩndũ kĩrĩa, no ĩyo to nginya ũkorwo nayo, no nĩ njega wĩnayo nĩgetha maũndũ mangĩthiĩ ũru no ũhote kũmarutĩra ĩyo. Ona no ngina ũthondeke namba yaku ya thiri, ĩrĩa gũtirĩ mũndũ ũtoĩ na mũndũ ũrĩa ũmĩoĩ no we tu mwene.

Mũrutwo agĩĩka kĩgerio kĩa KCPE, mekaga harĩ mwaka rita rĩmwe, na mekaga mĩeri ĩyo ya mũico mwaka wĩ hakuhĩ gũthira, na mageragio igeranio ici ciao na thikũ ithatũ. Harĩa mũthenya wao wa mbere, kĩroko maheagwo kĩgerio kĩa mathabu. Koguo mũthenya wambere mekaga mathabu na mathaa mangĩ mageka kĩgerio kĩa gĩthũngũ, na mũthenya wa keerĩ hau naho, nĩmahotaga kũgerio na kĩgerio kia cayanci, harĩa kĩroko na mathaa mangĩ makaheo kĩgerio kĩa gĩthweri.

Yunibacitĩ no cithondeke wĩigananĩru, na ũteithio kũrĩ arutwo kuma ndũrirĩ citiganĩte, mangĩtigĩrĩra atĩ, atongoria a arutwo arĩa maracagũrwo nĩ kuma ndũrĩrĩ citiganĩte, na magatigĩrĩra atĩ arutwo acio nĩ mahota gũteithania na manyitanĩre, nĩ getha mahote gũteithĩrĩria arutwo arĩa angĩ, na nĩgetha mahote kũrehe mateta ma arutwo kũrĩ anene acio a thukuru, na mangĩka ũguo no mateithie andũ kũi kũiguwana na andũ ma tigakĩgĩe na mbara, ona ningĩ no mateithie matigĩrĩre ati o a ikundi iria cirathondekwo thukuru nĩ cia gũteithĩrĩria andũ kũnyitana, no tiatĩ kwanjĩrĩria haro, kũringana na ndũrĩrĩ citiganĩte, nona ningĩ no mathondeke mĩthenya irĩa arutwo marĩnyitanagĩra, mageka maũndũ me hamwe, na nĩ getha kwonjorithia thukuru, na nĩ getha mathiĩ na mbere me gũkũra.

Ĩĩ nĩ nyonaga ta thirikari ya kauntĩ ĩteithagia andũ a Kenya kũhingĩrio mabataro mao, ta atĩ mũtongoria ũrĩa mũcagũrĩte ta andũ a kauntĩ nĩ akũhota gũthii mbere gũtwara mabataro manyu na maũndũ marĩa mũrenda inyuĩ ta andũ a kauntĩ kũhingĩrio. Maũndũ marĩa ma gĩcagi ma gwakĩrwo bara nĩgetha mũhote gũthii na mbere na kũruta mawĩra manyu mũtarĩ na ithingithia na nĩgetha ona maũndũ ta gwakĩrwo thibitarĩ, ona mangĩ ta gwakĩrwo thukuru nĩgetha ciana cikĩhote gũthii mbere na mathomo mao. Mũtongoria wanyu no ahote gũtwara mabataro manyu mbere gwĩ thirikari nene na nĩgetha athiĩ eyarĩrĩrie na nĩgetha ahote kũheyo mbia cia gũka gwaka na gwĩka maũndũ marĩa inyuĩ ta andũ a kauntĩ mũrenda gwĩkĩrwo. Ĩĩ.

Aarimũ a icagi-inĩ nĩ macemanagia na mathĩna matiganĩte makĩenda kũhũthĩra mĩtambo ya o ya ndinjito rĩrĩa marathomithia, mathĩna ta thĩna wa kũaga intaneti, rĩmwe icagi-inĩ kũu gũkoragwo gwi thĩiniĩ mũno kogwo kũona intaneti gũkoragwo kwina hinya, kogwo o na mwarimũ ũcio akĩenda gũthomithia ciana nĩ egũkorwo na thĩna wa kũmathomithia wega. O na rĩmwe thukuru icio cikoragwo cĩ nini mũno koguo gwa kũiga mĩtambo ya o ya ndigito nĩkũagaga, noguo nĩũcũngagĩrĩria nginya ũici tondũ gũtirĩ na kũndũ kwega gwa kuiga indo icio ciao, koguo aici no moke na maiye indo ciao na mathiĩ nacio, koguo gũkoragwo na mathĩna matiganĩte marĩa arimũ mageragĩra me gĩcagi-inĩ.